Kenya, ĩkoragwo thĩiniĩ wa gĩkundi kĩa mabũrũri marĩa makoragwo na ũtonga wa gatagatĩ-inĩ. Gĩkundi kĩa mabũrũri kĩrĩa gĩtakoragwo kĩhotete kũhukia ikuũ cia ciana. Kũringana na ministry ya ũgima wa mwĩri gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ atĩ harĩ ciana ngiri ĩmwe iria ikoragwo igĩciarwo o mũthenya, ciana mĩrongo ĩtatũ na igĩrĩ nĩ ikoragwo igĩte muoyo wayo gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ ũcio, thirikari nĩ ĩkĩrĩte mĩtaratara ĩtiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra nĩ yahukia ikuũ ici. Mũtaratara wa mbere thirikari ĩkĩrĩte, nĩ kwandĩka aruti a wĩra a kwĩrutĩra a mwĩingĩ kana community health workers ,arĩa gũtigĩrĩra atĩ atumia arĩa moha nda kuma matũũra marĩa maraihĩrĩirie mathibitarĩ, nĩ makorwo makĩona ũtungata wa ũrigitani. Na oho thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ nĩ yarehe ũrigitani ũtarĩ marĩhe harĩ atumia kana linda mama, nĩguo gũtigĩrĩra rĩrĩa mũtumia oha nda, rĩrĩa aragĩa mwana ona thutha wa kũgĩa mwana, nĩ akorwo akĩamukĩra ũgima wa ũrigitani nĩguo gũtigĩrĩra ciana ici itinakorwo igĩte mĩoyo yacio.

Thĩinĩ wa mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku, arĩmi nĩmagũmĩirwo nĩ thĩna wa kũona bataraitha njĩganu kũringana na mũbango wao wamũgũnda na rĩrĩa mamĩona makamĩona na thogora wa igũrũ, thĩna ũyũ ũcũngĩrĩirwe nĩ makũmbĩ ma thirikari gũkorwo na bataraitha njiganu naĩrĩa yonekaga ĩgakorwo ndĩkinyanĩirwo gĩkĩro na arĩmi mathii kwetha bataraitha ĩno gũkũ nja makamĩona na thogorawa igũrũ mũno makĩria, thĩna ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ goro ũyũ wa bataraitha, nĩ atĩ arĩmi nĩmakoretwe makĩnyihia magetha kwona rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda mũgũnda waku na bataraitha ĩtarĩ njiganu maciaro nĩmakoragwo magĩthĩ thĩ na noguo ũkoragwo ũkĩona mbeca nini kumana na ũrĩmi waku.

Arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ nĩ maremagwo gũkorwo magĩcindana na arĩmi arĩa angĩ thĩiniĩ wa thoko ya kĩmabũrũri, nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte ta indo cia gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo ikĩendio na thogora wa igũrũ mũno, o ũndũ ũmwe na gũkorwo itakinyanĩire ikĩro. Mĩtaratara ĩrĩa arĩmi mabatiĩ gũkorwo magĩkĩra gũkũ bũrũri-inĩ, wa mbere nĩ gũtigĩrĩra nĩ marakorwo makĩhanda mĩmera, ĩrĩa ĩna gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũtigĩrĩra maciaro marĩa marendia thĩiniĩ wa thoko ya kĩmabũrũri nĩ makinyanĩirie ikĩro. Na wa kerĩ, okorwo nĩ arĩmi a nyamu, nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra mahiu marĩa menamo nĩ ma kĩrathi kĩa igũrũ, nĩguo gũtigĩgĩrĩra nyamu kana nyama iria marendia thĩiniĩ wa thoko cia kĩmabũrũri nĩ cia kĩrathi kĩa igũrũ. Oho thirikari ya Kenya, nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra nĩ ĩrakorwo ĩkĩhe a Kenya bataraitha ya thaĩrĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩrĩma na thogora wa a thĩ, nĩguo mahote kwendia irio ciao na thogora ta mabũrũrĩ marĩa mangĩ thĩiniĩ wa thoko yathĩ, ũndũ ũrĩa ũgũtũma mahote gũkorwo magĩcindana na mabũrũri marĩa mangĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Thũgũrĩ nyingĩ thĩinĩ wa thĩ, ĩkoragwo ĩgĩtabanio kũhũthĩra mbeca ya ndora, na bũrũri wa Kenya onaguo ndũkoretwo ũtigĩtwo nathutha nĩamu rĩrĩa ũrakorwo ũkĩhũra biacara na mabũrũri marĩa mangĩ, makoragwo makĩhũthĩra mbeca ĩno ya ndora. Mũrĩmi nĩakoragwo na thĩna mũno rĩrĩa arendia indo ciake nja wa bũrũri kũhũthĩra ndora kwona ndakoragwo akĩmenya indo ciake ikuma mbeca cigana, na mathĩna maya maumanaga na atĩ ndora mũthenya wa ũmũthĩ no ĩkorwo ĩna hinya gũkorwo ciringi, naguo rũcio ndora ĩyo ĩkorwo nĩ yahinyĩrĩrio nĩ ciringi, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria hathara, mũno makĩrĩa angĩkorwo mũrĩmi arakoretwo akĩrĩma indo ciake rĩrĩa ndora ĩrakoretwo ĩna hinya, no rĩrĩa atua kwendia indo ciake, ndora ĩkagĩa ĩkagĩa raithi, ũndũ ũrĩa ũtũmaga indo ciake cikorwo ikiuma thogora wa thĩ, na gũtwara mũrĩmi hathara.

Arĩmi nĩ mebangaga na njĩra ĩtiganĩte nĩgũo gũkorwo magĩthema na gũcenjia gwa thogora kahinda gwa kahinda, kwa mbegũ o ũndũ ũmwe na bataraitha. Ũndũ wa mbere arĩmi mebangaga naguo nĩ gũtigĩrĩra nĩ magũra mbegũ, o ũndũ ũmwe na bataraitha mbere ya arĩmi arĩa angĩ, o ũndũ ũmwe na rĩrĩa kĩmera gĩtakinyĩte. Ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra o matinekora thĩiniĩ wa ihenya, rĩrĩa arĩmi arĩa angĩ makoragwo nario makĩgũra mbembe, o ũndũ ũmwe na bataraitha rĩrĩa kĩmera gĩakinya. Oho arĩmi a kĩrĩu nĩ maratigĩrĩra nĩ mambia gũkorwo magĩciarithania mbegũ ciao nĩguo gũtigĩrĩra, kĩmera kĩrĩa kĩrarũmĩrĩra mena mbegũ ciao kĩumbe irĩa ikinyanĩirie ikĩro. Na ũndũ ũcio kũmeherania na thĩna wa gũcenja cenjia gwa thogora wa mbegũ, na o ũndũ ũmwe na bataraitha.

Kwīna maundu matiganīte maria macungagirīria mbei ya mbembe iīkoragwo ĩgĩcenjia thīinī wa thoko. Wa mbere, ni rīrīa kimera gīakorwo gīgithũka na magetha makorwo makīnyiha. Ndeto ĩrĩa icũngagirīria gũkorwo na ũnyihu wa mbembe thīinī wa thoko, naguo ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgitũma mbei ya mbembe ĩkorwo ĩkīambatīra na njīra nene. Wa kerī, rīrīa mbembe kuma maburũrī ma nanja ciakorwo īkīrehwo gũkũ burũrī-īnī na njīra nene. Ndeto ĩyo nī ĩtũmaga mbei ya mbembe gũkũ burũrī-īnī īthiī thī, ũndũ ũria ũcungagirīria hathara harī mũrimī wa Kenya. Kuona hīndī ĩrĩa mbembe ici cioka ciendagio, na mbei ya raithi ikaga gũkorwo cigĩtwarana na mbei ya mukenya, ĩrĩa maingĩ na maingĩ ĩkoragwo ĩgũrũ. Ūndũ ũngĩ ũtũmaga bei ya mbembe ĩcenjie gũkũ burũrī-īnī, nī rīrīa gwakorwo na riũa inene na gwakorwo gũtīre mahũtī ma gũkorwo ng'ombe ikĩrĩa ũndũ ũmwe na mahiũ maria mangĩ, ndeto ĩrĩa ichungagirīria arimī a mahĩũ makorwo makīhe ng'ombe cia rīao oo ũndũ ũmwe. Na mahĩũ maria mangĩ, īrio cia nduka iria cīkoragwo cīthĩtwo kũmana na mbembe. Ndeto ĩyo nī ĩcũngagĩrĩria mbei ya mbembe kwambatīra nī ũndũ wa gũtũma mbembe īkibatarĩkana na gīkiro kīa igũrũ.

Nĩ ũndũ wa wĩyathi wa thoko, thogora wa indo thĩiniĩ wa mathoko ũkoragwo ũgĩterebwo nĩ ũndũ wa wũingĩ, kana ũnyihu wa indo icio. Noguo nĩ kuuga atĩ, rĩrĩa kwĩna indo nyingĩ thĩiniĩ wa thoko, indo icio nĩ ikoragwo ikĩendio na thogora wa thĩ. Na rĩrĩa indo cia nyiha thĩiniĩ wa thoko, indo icio igakorwo ikĩendio na thogora wa igũrũ. Na hatirĩ na ũtiganu tuoka nĩ thoko ya maembe, nĩ amũ rĩrĩa maembe makorwo makĩongerereka na kũingĩha thĩiniĩ wa thoko, bei yayo nĩ ĩkoragwo ĩkĩgwa thĩ.

Rĩrĩa thoko, wonĩ, kana wagi wa indo wetĩkĩrio ũkorwo ũkĩramata mbei ya indo itiganĩte cia ũrĩmi thĩiniĩ wa thoko, arĩmi nĩ mekoraga hatĩka-inĩ kũona kwa mũhano, thogora wa bataraitha, o ũndũ ũmwe na ndawa ingĩ ikoragwo ikĩhũthĩka thĩiniĩ wa ũrĩmi nĩ ikoragwo ikĩambatĩra thogora na njĩra nene. Ũndũ ũrĩa ũcungagĩrĩria arĩmi gũkorwo makĩaga bataraitha ya kũigana harĩ ũrĩmi na gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ na wũigananu thĩiniĩ wa biacara, thĩiniĩ wa thoko. Rĩrĩa thirikari yekĩra mĩbango ya kũheana indo cia thogora wa thĩ, nĩ ĩkoragwo ĩkĩiganania thogora wa ũrĩmi gũkũ burũri-inĩ. Ũndũ ũrĩa ũcungagĩrĩria rĩrĩa arĩmi marendia indo mendie na thogora wũiganaine, kũona othe makoragwo magũrĩte indo cia ũrĩmi na thogora ũmwe.

Ũgarũrũku o wothe thĩinĩ wa wendi wa kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa thoko, na mũno makĩria kĩngĩkorwo gĩkĩerũ, nĩũkoragwo ũkĩhĩngĩca kũramata kwa mathogora. Kwona endia matikoragwo makĩmenya kana mendie kĩndũ gĩkĩ kĩrendeka na thogora wa igũrũ, mana makorwo makĩgũithia kĩrĩa kĩragũragwo nahau nĩ gatene thĩinĩ wa mbei ĩrĩa marakorwo makĩendia. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga endia amwe, makorwo makĩendia indo ciao na hathara, magĩtigĩra ciahota gũĩkara thoko na ikorwo ikĩaga mũgũri, arĩa angĩ makĩnyita indo, makĩhoka kĩndũ kĩrĩa kĩrendererwo nĩgĩgũkorwo gĩgĩthira, nao makorwo makĩona kanya gakwendia kĩndũ kĩao, ũndũ ũrĩa ũritũhagia mĩhang'o ya kũramata mbei thĩiniĩ wa thoko.

Wabici cia Huduma Center gũkũ bũrũri-inĩ, ikoragwo ikĩheana motungata matiganĩte, ma thirikari nene o ũndũ ũmwe na thirikari cia kauntĩ. Kwa mũhano mamwe ma motungata marĩa ũngĩkorwo ũkĩmatha thĩiniĩ wa Huduma Center, nĩ gũkorwo ũgĩetha rĩtwa rwa biacara o ũndũ ũmwe na kũrĩigithia, o ũndũ ũmwe angĩkorwo nĩ ũrenda kwandĩkithia kambuni no ũkorwo ũgĩka ũũ thĩiniĩ wa Huduma Center. Angĩkorwo nĩ ũrenda gũkorwo ũkĩoya marũa ma kuonania atĩ nĩ ũkoretwo ũkĩrĩha igooti, ũngĩingĩra thĩiniĩ wa Huduma Center, thĩiniĩ wa metha ya KRA, nĩ ũgũkorwo ũkĩheo marũa maya. Oho angĩkorwo nĩ ũrenda gwĩka ũhiki, no ũthiĩ thĩiniĩ wa wabici ici na ũkorwo ũkĩheo marũa ma kuonania nĩ ũrahika, na oho, no ũkorwo ũkĩheo marũa ma kuonania rĩrĩa waciarirwo. Nĩngĩ angĩkorwo he mũndũ wanyu ũkoretwo agĩkua, thĩiniĩ wa Huduma Center, no ũgũkorwo ũkĩheo marũa makuonania mũndũ wanyu nĩ mũkuũ. Thĩiniĩ wa wabici ici, oho no ũkorwo ũkĩheo ũteithio wa gũkorwo ũgĩetha marũa ma gũcera nja wa bũrũri kana passport. O ũndũ ũmwe angĩkorwo nĩ ũtete gĩbande gĩaku no ũthiĩ gũkũ na ũheo marũa makuonania nĩ ũtete nĩmo abstratct.